En kokwenyon kokikechop kurubishek bik ab kokwet yekimokin gee chitukul konem kii sikobit kiyum oboketoreten bik chemiten en sipitali anankerutechi ichek en korikwak, kasit nitet kotononchin boot ab kok sikopit kokere kole kobois chitukul anan koko chitukul kit ne kimuche bo ketoreten. Koraa ko kikechop en kanisosiek kurubishek ak kitaban betut sikobit konem chitukul kit netindp ak kiyum sikobit kibo ketoreten bik chemii en sipitali.

inoni kosimoit nebo look nemiten en bokisit simoit ni koboru kole mpya akobo komonut missing en lagook chemengech simoit niton kotindoo ureriosiek chechang chechome look chemengech sikobiit kourerenen yon miten icheken simoit niton kora kobo komonut en lagok sikobit kotoret kosomanen anan koyaen kasisiek chekokikochi konetik kwak kora kotoreti look kochuten soet sikobit kocheng tukuk chemokyingee icheket en soet kora konete look konai tukuk chetesetai en emet

Boisioni achome amun toreti biik kenai kit netesetai eng ngwony komugul yon keker logoiwek chekiborosto anan iker koborutik tukul chekiboru eng yutet toreti biik kora kekeren tienwogik cheterter choton cheboiboite biik anan sait ake yon keringet inyeikere tienwogik cheteseta